E pichani aneno mine moko mobet machal ka gima giuso e chiro. An gima omiyo ahero tijni, en ni omiyo jonyiewo tich mayot nimar ka gibiro e chiro to ginyalo nyiewo gimoro amora ma gidwaro. Gimachielo kendo, ahero tijni nikech okonyo jousogi nimar seche ma giuso ne jonyiewogo to gin be giyudo ohala margi, manyalo konyogi e timo gigegi ma margi kendgi.

Okenge minyalo tigodo mondo one ni jopuonjre mani kuonde maboyo oyudo kony kod gik manyalo konyogi e kinde ma gi puonjore kagin mabor en ni ya, sirikal mar piny owacho nyalo kelonigi simbe mag ong'we yamo mondo gisomgo kata ka gin kuonde maboyogo, nimar ginyalo tudre gi japuonj sa asaya. Gimachielo kendo, sirikal nyalo teronegi buge magisomo mondo omi gisom kata kagin e kuondegi maboyo.

E pichani aneno dhiang' mantiere e i kul. Ber ma iyudo kuom tijni, okuongo tijni dibed niya, en tich mar pith mar jamni to japurni opidho dhiang' makonye gi chak. Ber miyudo kuom tijni en niya, japurni onyalo nyiedho dhiang'ni mondo omi oyud chak monyalo tero e chiro kata monyalo tiyogo kod anyuola mare. Gimachielo kendo miyudo e tijni en niya, onyalo yudo ring'o bang' koseyang'o dhiang'ni ring'ogo inyalo ter e chiro mondo omi ousi to japurni broyudo ohala mamalo. Gimachielo kendo, onyalo yudo pien kowuok kuom dhiang'ni. Pien inyalo tigodo e loso lewni eko manyachon, inyalo ti kode e yueyo tielo e i dhot ka ng'ato donjo ka kalo e ot. Gimachielo kendo, dhiang' miyowa owuoyo minyalo tigodo e puodho kaka manyiwa. Koseket manyiwagi e puodho, obirokonyo cham mondo mi oti maber kagin gi ngima maler.